Ore ena pisha naake itadolu a enapa kata egira orais lo losho le Kenya William Ruto ailaunch entoki najo eCitizen. Ore naa eCitizen naa enkoitoi e dijitali niindim oltung'ani ataasa ashu anoto services e sirkali to nkoitoi oloing'ang'e ashu tenkoitoi esimu ake teleleka oleng'. Neeku orais ele ogira ailaunch ena toki najo eCitizen tenkutuk o orng'ereza.